Enetipat ena siai ene tipat ena tooseseni lang naa ene biotisho amu ketum oltungani afya sidai tenkaraki masoesi naa keepukanare imoyiaritin kumok napuoninye ,naipirta imoyiaritin osesen ,niaku ene tipat ena tooseseni lang .

Ore eseriani naata nkera ang' egira aitigiran teboo, na njere ore enepuo atumo akumok, na keeta eseriani amu keeku naa, keeta ninche kerripo amu keeku kumok, neeku mitoki aata enkuretisho. Ah tenetumo akumok, na keyiolou intokiting kumok naa egira aiteng'ena oopeny, na ketumo, kea netumo nkera kutitik obotorok, na ketum naa eseriani nakata amu, ore naa kuda botorok, nepu ah king'eni alang'u kuda kutitik, neeku iteng'ena ninche, netum si eseriani. Meeta toki naitoki aitureisho teninche teneeku, teneeku enotote kuda kutitik obotorok amu kerripo.

Ore enikingo pekintadoyio esaa naingor inkera tifini naa nchere tenebau ninche too sukulini ore Eton incho orusa lobolokinye aingor Nena tifiini ,nifaa pingas ayakikisha nchere Ajo etaasa nena homeworks Nena siatin naishooki naa te sukuul eton itu epuo aboloki nena tifiini aingor . Naa nchere ore Eton sinye itu epuo aboloki nena tifiini ningas ayakikisha ajo etangasa aidip isiatin nijo ineramatare ,siatin eatua aji paa Tina kata taa ilo anyoraa ninche mehomoita aingor nena tifiini.

Ore eninko pibooyo eropare tenikioshoki naa olalejani naa ingas ayiolou ,ingas aikilikwanishore ninye Eton naa itu incho details inonok pookin ,ninkilikwanishore Ajo kengae ninye naa inyoo eyieu . Ore naai Eton itu iboloo siri ino pookin pingas ayiolou ninye . Naa nchere ore pindip atayiolo ninye niutaki naa ninye ajoki atayiolo Ajo ira iyie obo loo lelo lerupare.

Ore naa ntokitin naapiki ewueji naisumare inkera tiang naa ore nabo onena tokitin naa kenare petii ewangan amu midim naake ninche aisumata taa tewuei netii ormisil nabo doi Nena. Ore entoki eare naa nchere ntokitin nagira aisumare anaa mbukui ,nkalamuni, ntokitin naasie research anaa novels ,mbukui Kuna naigeri onaisumi nabo oontokitin Nena naasie utafiti enkisuma enye .

Ore enaiko pibelekeny pidim enasiai aibelekenyayu tosaan, na njere, elelek anabo osimui kuna e technology, aidamayu naa aidim aitumia, aitumia ninye tonkoitoi napaasha. Idim nintumia, igira aitumia buttons ,aaku, ironyirony kuna nalio te tiabori, idim si ataa nabo, idim nintumia ninye, aku intaap, aitumia taa tenkoitoi ah intumia ninye ah smartphone, aku ninye intaap e screen enye. Neeku, idim ninye, nitumika tonkoitoii napaasha.

ore enaa idim ataa kegira asa tene naa idipa naa niche aitayu idakin too ilchambai lenye neeku naa etaa enkata enkisambuare ashu egira aakes irpayek ,elelek aakejo pee epuo aitaa enkurma neeku kegira sai ninche akes irpaayek too mushakwani ashu aisandarua, pidim ainosa aitaa enkurma ashu enyae ake tanaitoi.

Ore engeno niyieu tene ombaa nindim ataasa tena siai .naa chere kifaa piyiolou Ajo kengae ingira airiwaki iropiyian warashu inamba ningira airiwaki iropiyian oo eninko piyiolou , piyiolou ajo kainyioo natii account ino . Arashu eniko pintayu iropiyian tiatua esimu ashu te account ino. Oo eninko sij pintoki ainyiangu credit te nkoitoi e airtime te esimu ino .

Ore iwuejitin yiolot nepuo iltunganak te Kenya naa nchere kepuo Kuna jijini ,jiji sapukin kituaak aaku taa Nairobi, Mombasa Kisumu, Nakuru o Eldoret . Aa ore taa sanasana elelek epuo nkotelini naijo noo diani te malindi nepuo aar nkariak te beach. Ashu te Mombasa iwuejitin anaa Nairobi epuo isiatin arashu aa sukulini epuo ,.ewueji naijo noo Nairobi nepuo aijienjoy tewueji naijo noo Mombasa .

Ore taa enetipat ore ebae etipat piyas enabae na njere, ore ena ah KRA, akeeku taanye kisaidia, tonkoitoii aku taa teoroto olchambai o enkop enaa mplooti, enkinyang'unoto si enkop inyang'u, otoo siaitin, ilo si atum isiaitin aku enkoitoi nabo ina e muhimu, ah pelalieki naa ah ushuru arashu a tax, tenkop ang' otena country ang' e Kenya, opiitum naa aibung'a enkop, ashu enkoitoi nabo nidim atori teniata olchamba, ashu empuloot, nabo e evidence ina, idim atorripie enkop, arashu ilo shamba lino, pe ilaaki na ninye ushuru ashu a tax.

Ore eninko pisum oltungani peyiolou ena siai naa nchere ngas inye aelezea ,umuhimu Ajo kainyioo kenapita iropiyian enyenak te tenkoitoi e account aaku menapita cash nengas Ina aaku evidence naitoduaya Ajo kainyioo muhimu pepik iropiyian enyenak esimu

Ore naa nkoitoi naitobirieki ena siai naa nchere kifaa naa piata capital arashuaa iropiyian ninterunyie ena siai . Aaaku naa miata biashara niteru Miata naa iropiyian. Nintoki naa aku iyata naa ewuei nilo ayaunyie kulo matunda linonok le biashara aa source nilo ayaunyie. Ewueji naa ,arashua osokoni arashu olchamba Lilo ayaunyie Kuna tokitin inonok .ore enkae toki naa piyaku naa msafi . Keyieu Kuna tokitin nimirta arashu ena biashara ino ateyietu ilainyangak arashu a customers edol naa sinche Ajo ira msafi . Amu kisafii irmatunda linonok naa irmatunda sidan ote bei sidai ingira inche amirakinyie kulo ainyangak linonok .

Ore paa enetipat ena baye temuruang naa inchere, enkoitoi nabo ana niindim ltungani atasaki keon esiaai arashu aijiajiri te nkoitoi enkiremore naaku iremisho iye nikiponii ainyang' iye teang' arashu iremisho nintayu mavuno inono arashu ena toki nitekeswa te olchamba lino nilo aamirr too sokonini aaku ta nkoitoi ina niindim anotie ropiyiani, nitumie iropiyiani niindim ataasie nkulee siaitin arashu nkule biasharatin arashu aaninye ore te nkang' ino enkoitoi ina nabo natumieki endaa, aaku taa endaa olchamba lino keaku melauni tenkang' inyi ashu te ormarei lino ashu te murrua ino endaa amu ieta naa olchamba opukununye ninye enaa daa etu ilo ainyang'u te nkae weji.

Ore enikunari ena siai te murrua Ang naa nchere naa ore taa eaku carrot ena ,kidimi niaku keetae ilchambai . Indim nirem olchamba sapuk .sapuk nipik ena daa aaku taa nkarati ashu enkae daa naa Neku taa ekipuonui ainyiang tolchamba lino . Arashu ore ena toki nitekesua ,ore teniya sokonini ,nila amir tosokonini .

Ore embae naitiship tena siai naa nchere aa ore nche Kuna ngwesin entim aku meunisho ninche kake ingoru sinche nkoitoi naraposhore ninche . Niaku taa epuoni atum ena daa apa natelekwaki enkata enkesare tolchambai nitaa ninche Ina en'daa enye .

ore intokitin nadolta tene naa inchere adolta imaisurin, inkarati, orpayek, ihohoi irfakadoni inkiukambas, inkujit nadolita omaembei, adolita siniche ormalenge adolita irmashungwa adolita ndimu, adolita orfakado ofo.

Ore enaiko peyie aisum oltungani ena siai naa nchere naa ielezea iwuejitin naa tinintoosh naa Ina mashini enkare arashu naa enkare naa kinyial inaa aare .nielezea eninko pintuku Ina gari arashu naa oltukutuk peaku naa ninye safi metaa kenyorru ninye olopeny tenkoitoi naa niimunyie , tenkoitoi oosabuni .

Ore entoki nalotu endamunnoto naa nchere enapa kata Eton itu etum Kenya uhuru enye. Ee eitu eidim atorik ate ,erikito naa nche Europeans aa British . Neaku ore ena pisha itodolu naa ninye aa sikarini loo r British Eton itu etum Kenya erikore.

Ore imbaa naaishia niyiolou, eton eitu ishum irropiyiani inonok emoruao naa nchere iyata esiai nidim atushumie nena rropiyiani ashu entoki nidim ataasa ebaiki tenakata eton eitu interu ashum nena ropiyiani. Naa nchere ore enkoitoi nishumie nena ropiyiani pee mimin nena ropiyiani, oo ewueji nitaunyie aaku taa kenare naa esiai itiii pee atushuma nena ropiyiani inonok e moruao. Eton naa itumoruau esiana oo nkera. Niata aas pee idim aa atareto nena kera eton eitu nteru ashum nena ropiyiani inonok e moruao.

ore ena gira aasa tene naa egira aelezea ingoitoi niima pee idim atabolo bank account, naa nitumie atipika iropiyiani inonok, enkoitoi naa naata nimimin iropiyiani inonok eimu enkoitoii esimu, ebank nikinteleliaki pee mitoki nena ropiyiani inonok aiputa kake kimin.

Ore eneiko engolongu peeyau enkiroroto ooltunganak oncheriani olosho naa inchere keaku naa meanyit ltunganak incheriani oloshoo tengaraki engolongu amu meyeu nesuuj enaa naajo incheriani naa keaku naa ina enkoitoi torrono amu keaku naa kegira ninche aagil nena sheriani, neaku mesuj nekumo engolongu neaku keyeu ltunganak nesuj incheriani enye maate nemee enkoitoi ina sidai amu keaku naa meanyitai, megirai aanyita incheriani oloshoo, neaku kegira ninche aagil kegira agil nenia sheriani, naa keponu naa, elelek eponu ninche aisuffer amu keaku naa elelek epoi nikieni tengaraki naa neyu isuuj incheriani olosho, arashu ilo aimine esiana entokitin kumok tengaraki engolono etu naa ilo iye aasuj incheriani oloshoo tengaraki engolongu.

Kore paanyorr enabaye naa inchere, nkoitoi etipat amu keyau ltungana tenebo nponu ashipa ltungana le ina jamii elelek aa loreren, neponu aashipa ninche te nenia olong esirrua naa eshilu olee seenkei enye ,naa ore si enkae oitoi nemanyorrie ninye naa inchere kegol taaa amu elelek eaku taa miyiolou, elelek imiyiolou eas enkik ino nelelek eepo fain kipoi aitoosh, neaku taa mee enkuti nalelek, ekesidai sii ninye naa te enkae oitoi sii ninye amuu iponunu neaku niponunu aashipa tenebo oina jamii nedolu naa enkoitoi enaboisho aa ina jamii ino ashu alaptani linonomore duo aaesiankiki ino ira naado iye olee.

Ee kaiamini naai nanu enkoitoi e internet e sirkali peyie eshum imaasaa ainei amu keeku naa safe amu keeku naa enkoitoi nalelek pee ilo atum nena masaa inonok naa sidai sii teniyiolou esiana niata pee meji ilo tenkoitoi eropare arashu eji itupurruo. Neleleku pee ilo asuj nena mali inonok, nemitoki naa aimin keeku naa sirkali ake nashum.

Ore peasa ena bae naa nchere kitodolu ena bae aa nabo inkoitoi naitodolu enkanyit nitodolu ajo kintoduaka ntoiwuo inonok arashu iltunganak enkanyit Tina kirorokino elukunya onabo nairorokinoteki, tina jamii naa enkaji emaa .

Ore ena naa kitodolu aa intoiwuo ashuaa inoo nenkoko olookakuyiaa . Naa ene tipat ninche amu ene tipat ninche amu ninche ,pekitii ena kop . Niaku ninche pekitii, aaku ninche ntoiwuo aang ,ninche nailea yiook naa ometabautua enikitabautua . Niaku ene tipat ninche intoiwuo.

Ore tenadol ena siai naa ore entoki naidim atadamu naa nchere kitodolu aa siruai le kitamaduni le jamii fulani. Niaku taa isirua lemayianata egirai aamayianisho ntasati. Niaku itodolua isiruai lemayianata le jamii fulani. Egira aitodolu tradition enye enaikunaa ninche ina jamii o lelo tung`anak inasiai enye e tradition . Niaku ilarikok leina jamii enaikunaa emayianata enye.

ore sababu pee anyor ena siaai naa kadol ajo empisha natooshoki nchere adamu taa engata aainakata nitoosho ina pisha, pii idamu apa ineweji netooshieki ina pisha enkop apa nitooshie neeku kitodolu ajo , pee itum atadamu eweji apa nitooshie inapisha.

Ore paa enetipat peeas ena baye naa esidai amu mazoezi ana peaku piinteneng' osesen lino piitum atapaashie inchidaii kumok anaa imoyiarritin naimunore sesini anaa tenesapuku esesen, naa ore ene eneaku iasita naaku aitaas osesen mazoezi aitembea wejitin too nkador naa intaas ilo sesen mazoezi neneneng'u osesen neaku enkoitoi nalelek ina peepaashie ntokitin enaa nena moyiarritin naimu osesen oo pemesapuku duoo oltungani atum osesen torrono osapuku oleng, neaku enkoitoi ina sidai too seseni o te afya oltungani, onkoitoi naa sii aitoki ninye ake nidolie ntokitin kumok aaku igira aitembeana idol ntokitin kumok elelek aa too ntimi ipototo too ldonyio naa idol ntokitin aaku itum eview sidai iloto too ldonyio arashu too intimi.

Ore ing'eno arashu imbaa niyeu pias ana siaai naa inchere kaji inko pe, kalo lsheni inchorita kuna kerra oong'eno sii niudie kuna kerra amuu mee iudiudi ake inkerra sesen kake keata eweji neishaa peudi naaku eng'eno ina nabo piiyiolou ajo kalo lcheni incho, inshorita kuna kerra ,oo eng'eno sii niudie kuna kerra ,oeninkunaki ale siringi atuaa sesen le ina kerai peemelo eweji nemeishaa aaku elelek aaku aud oloito nemeishaa na ina.

Ore embaye nagira aasa tene naa mambo na maendeleo kulo irbaribarani eitibiritai peiteleliaki ltunganak te mambo ya usafiri peeetum ltunganak aanoto irbaribarani sidan oiidim aisafiri too ing'arrin ashu tenilotu naake too nkejek enche neiteleleku aa enkoitoi ina emaendeleo peebaya wejitin naabayaa te nteleleki arashu aandaki elelek aandaki olchamba eisafirisha, neisafirisha te seriani oo tenteleki peebaya teleleki wejitin anaa sokonini, elelek aa ltomoiya, naa keleleku naa teneaku eitobiraki orbaribara amu kekau kebaya ake ltamoiya sipitali te rishata naishaa o teleleki peesarunyeki enkishui ooltungana tengaraki esidano olbaribarani peim ing'arrin tenteleleki.

Tenadol ena naa ore entoki nadamu naa nchere ee mahojiano orais ee logira aingo'ru orais apa tenkata tolari le tikitam otomon okuni egira naa nche aihoji enikunaa enerikoo olosho.

Enetipat peasi ena baye amuu nkoitoi ana naitodolu ajoo zawadi eishoritai kuna kerra aaku naa enkoitoi ina naiteleleeki siaai enye enkisuma naa eimu ina oitoi eitumikya enkompyuta amu keiteleliaki naa esiaai enye enkisuma eas research oontokitin oo peetum ataasa nkisuma te nkoitoi nalala peyiolou ntokitin kumok eimu ana oitoi edigitali internet aas research eitumiya naa laptop negira aisho anaa zawadi kuna kerra esukul neitodolu naa enkoitoi aasie naa ina nkisuma enye teleleki.